ore eunore oo nkuashen naa kepaashari toonkulie unoritin amu keyieu naa iun ninche tiatua enterit ninkenoo tiatua enterit sapuk peyie itum inkuashen sapukin oleng.

tenaloj tenadol ajo ore inguashen ainei niterutua aitayu flowers naa kayiolou ajo iterutua saai aisho naa kishaa nei naiken abori intona enyenak tentoki tenterit sapuk peyie itayu duo nkuashen sapukin.

Ore eunoto oo flowers oo maua tenkop ang naa kikiti oleng amu ore ninye eniko naa meetae enkare. Naa kisapuk enkolong tenkop ang nemeetae sii nkajijik naidimieki atuunie enaa green houses naidipaki atuunie kuna maua.

Ekaidim atodua orpayian ogira aitayu isinkirr tenkarepeyie laa kajo siinye kenyay oshi naa tenepuoi sii aamirr netumi sii ade iropiyiani tenepuoi aamirr te town'

Teniramat enkulukuoni olchamba naa kidim sii ataa keeta ina rotuba sidai oleng. Naidim aikuna in`daiki peyie eeku eee n`daikin e maana sii naa keitayu sii mazao kumok oleng.

ore enaidim ataasa naa ee ore ekuto kulo matunda naa kaidim aitukuo tenkare sidai nadung ake tenkalem naiteru taa anya entoki namelok natii atua nanang'aa nkinyat.

Ore esidano ena, ena siai tolchamba naa kidim sii aitumia enkare kiti oleng ingira airem olchamba lino naa ore siiindaikin pookin tolchamba naa ketum enkare te usawa.

Ore enegira aasa tena picha naa ee keetay embata naa natoishe neiu sii inkiyiotin kumok oleng negira sii aaramat teng'ueji sidai.

Ore eramatare sidai too nkineji naa, tenipik naaji ninche engaji sidai naa nemeidim sii ng'wesin oo ntimi anaa kwanza te enkop ang' amu keetai ng'wesin kumok oo ntimi naajo irng'ojinia nemeidim sii ainasa kuna tare etii eweji sidai, naa kore sii kuna tare nemetum imoyiaritin amu ketii eweji nairowua.

ore enedukuya aisul naa inchere kanyorr ena bayeee amu tenalo aitayu isinkirr tenkare naidim sii atimira natum naaji iropiyiani sidain iropiyiani naaji naidim atalakie inkera sukuul naidim sii naaji aiterunyie inkulie biasharani naidim siinye naaji siinye ainosie sii enkay daa neeku esiai etipat oleng ena naa kanyorr.

Ore enedukuya aisul naa, injere naji peyie eeku keetae enkare naitosha naidimieki airemie, ena daa. Ore eniare naa, peyie naji eitumiai nai fertiliser sidain. Naidim nai aishoi bure te sirkali. Aisho naji ilaremok. Nedumi Ore naa inakata kidimi anoto masao kumok neau enchipai tolairemok.

ore ena baye naa enetipat oleng amu teniteru naaji irmaasay aifuga ilukunguni teng'ueji sidai naa keyau sii naaji,,keyau naaji masao sidain temurua nindimidimi naaji ataas enkay baye neme ake eramatare oonkishu kake eramatare siininye oolukunguni naidimi naaji atimirr terishata kiti netumi iropiyiani nitokini sii naa ore siininye e lukungu naa keya muda kiti oleng peyie eeku enetipat naaji nayau naji masao tolchamba.

ore enaidim ataasa naa naa peyie ayiolou ajo kaji adung olchani peyie ayau ine wueji natudung'uo peyie alotu apic atua enterit sidai naidim naaji atubulu naata sii enkare peyie aidim atuuno ena ena branch natudung'uo.

Ore eng'eno edukuya naa, peyie ayiolou aitumia kuna kulo tankii, naidim si nai atudung'o enaa enaishaa, ne enaiko naji tenaitushul enterit, olchala peyie atum naji enterit sidai natum naji atuunie kuna puka, enaa eh nitoki si aku kayieu naji eng'eno, eh naidim aitengenesa ena enewueji. Napik kulo tankii otii enterit. Weneba naji tenaiko tenai connect enkare, tiatua kulo tankii, peyie apik enkare eh enaa enaishaa kila ewueji nagira aunie kuna puka.

Enetipat ena temor tenkop ang amu kaidim aitumia enkare break enkare terishata sidai naa kaitai naai masaa kumok aidim naaji atimira natum iropiyiani kumok, nitoki sii aaku kaidim airemo olchamba lai natau endaaa naishoo ropiyiani tina siiai break

Ore kubadilika ehali ya anga tenkop ekopikop naa eyawua sii ikuna ii eremore metaa esiai nagol mekute si eatae endaa tinakop nitoki sininye aaku ore ufugaji oonkishu ontare negolu oleng.

ore naaji tenkata enyamali naa ore olchore lai naa kaidim naaji aisaidia tinakata peyie aidim sii anoto naaji atupuku naaji tina nyamali tesidano naa kaisaidia tinarishata naibung enkaina anaa olchore naa sidai.

Ore nai eneikuni tenitauni irpaek ootoito nekutusito tolchamba engirai sii nai aitumia nkaik naa nchere, ore enedukuya naa kengasi naaji adung lolo paek te karibu oo ntana teinewueji nepiki ewueji nabo wojitin eeh matejo naji nepiki wuejitin tanaa olchamba sapuk nepiki naji wuejitin karibu tenebo mara tomon ore baadaye neitokini si naji aponu aitau lolo paek irpaek sai aitau duo tiatua nona tiaatua wuejitin duo natangasi apik nepiki taa irkuniani nepui taa aya ewueji nepuoi aakes nepiki orkunia nepiki ninguari tenkolong peyie eitau nkariak pemesieki sii ainyala.

ore naaji enidimi ataas naa peyie eitaini inkitanyaanyukot tenesheti inkitanyanyukot oltung'ani tolchamba peyie iture imotonyik naaponu aanya irpayek ashu idim neponu aanya nkulie daikin tolchamba nitokini sii aaku ee kitumiake irkeek oorr ing'uesin teneponu naaji ainyial endaa amu ore einyialata endaa naa kitorronok amuu mitokinini naaji atum masao sidain nitiship naaji oo olairemoni.

ore naaji enaidim ataasa naa ekaitumia irkeek oarr kuna aitubulu inkaitubulu torrok naaponu ainyial naaji ee indaikin tolchamba lai naitoki sii naaji aitumia inchembei peyie adotu ashu adotu siinche toonkaik'

naa kaidim naaji atuuno tewueji natii enkare. sapuk. naidim sii naaji atuno, te wueji nemetii, ee nkulie benek torok, naabulu tolchampa, naidim naaji aifensa olchampa lai pee menya naa inkishu.

ore ikatubulu kumok naa bulu tolchamba naa inaijo orbeneyio naidim naaji aing'iala orpaeki peeyie ebulu.

Ore nkaitubulu nabulunye anaa orbeneyio naaji eeh orpaeki irpaek peebuli naaji anaa masaa kumok, naa eyaua ena enyamali sapuk kiidim naitumia nkaik arashu njembei adotunye.

ene tipat ena bae te murua ang'. kwanza ninye tenaiteru nanu eramatere oo ntare e kera amu kaidim anoto naaji nkiri tenamir ade kuna tare, naidim sii anoto irpapit naaji laidim atimira, teneeku kabarn kuna tare. amu ore kuna tare naa merino ,naa keeta irpapit sidain naa kitumiae te biashara, naa keya sii ntare ekera olchampa kiti nimimin sii kuna tare.

ore ena baye eunore nibelekenye oleng tenkop ang amuu ore hali ee anga nemeekire eetay enchan sapuk oleng, nikuna ena ilaremok metaa meiremisho nemeetay sii nkariak sii aitoki nikuna ena metaa ore ilairemok naa ibaitie eremore neeku meetay eremore sapuk tenkop ang.

enetipat oleng tenaiteru aifuga ilukunguni oleng amu kidim kuna lukunguni ayau ee ayau profit oleng tolchamba lai amu kamirr naaji ilmosorr ashu tenayieng natum endaa natum siininche iropiyiani.

ore ena gira aasa tena pisha naa entasat nagira aitau isingir tengare, negira sii apik atua orbaket lenye pee enap nelo amir.

ketii entasat natii ene wueji nagira aitai isinkirr tenkare negira sii ai pack apik atua irbaketi peyie elo amirr te town mnetum sii iropiyiani.

ore duo tesipata nitu aikata nanu alo nkariak alo aitayu isinkirr amu ore enkop ang nemeetay naaji enaiposha natii isinkirr neeku itu aikata aas ena baye.

tenadol enasiai nadamu eremore olchambai nadamu sii ajo ore eunoto oondaiki naa entoki e maana oleng naas naaji oltung'ani au ketum naaji masao kumok nidim sii atimira netum iropiyiani.

misapuk ena siai eunore ormatunda tenkop ang oleng amu meetay sii enkare e kutosha nitoki sii aaku ore iltung'anak kumok naa inkishu ifuga nemeunisho sii.

ore eunore tolchambai naa ore tenkop ang naa kikiti oleng amu meetay enkare e kutosha nitoki sii aku ore iltung'anak oleng lenkop ang naa inkishu ifuga nemeunisho.

ore naaji enidimi ataas naa peyie etumi naaji ataramat inkishu ene kutosha neudi irkeek sidain neramati pii naa ore sii naaji ee kulo tung; anak oogira aifuga kuna kishu naa nemirr kule tooropiyiani naaji sidain naa kidim naaji aikuna ninche metaa kias ena siai tesidai o tenyorata siininye peedol masao o esiai enye.

ore tii naaji enikoni peyie etumi masao kumok tolchamba naa peyie idimi naaji atuun endaa naa ore ilo, ore oltung'ani ogira airem nerem tenkata naishiaa naa niyakikisha ajo meetay ing'uesin entim naaponu aifamia endaa enye neramat siininye endaa enye.

ore eunore te tenkop ang naa enetipat oleng amuu keyau endaa naitosha tina murua naa nidim sii naaji ataaena siai naaji etumie iltung'anak iropiyiani tenias naidim naaji atalie inkera enye sukuul naa esiai sidai ena.

kaa naji enaiko peyie anya ena naa peyie aiperr ake nawok enkare natii atua natii atua ele ng'anayioi.

kaaji enaidim ataasa na peyie aipalilia kuna ena daa tesidai narem sii peyie mejing imbenek torrok.

Ore naaji enaiko peyie etumi imasaa kumok tolchamba naa peunioshoi tenkata sidai nee neunishoi sii tolchamba sapuk nitumiay sii ee imashinini e kisasa peetumi endaa nabanji.

kadolita teneng'ueji iltung'anak laa intasati nemirita irmatunda laijolaijo irfakadoni, nemirita sii irnyanya, nemirita sii ndisii nemirita irmaembe nemirita nitoki sii aaku kemititay indisii kemirita sii intokitin kumok oleng irmatunda le aina kumok oleng ketii iloonyori netii sii iloowoto laijo kegira aiteru aaku kee kegira ai badilisha tenyoriji neeku ijo kisikitok negira sii enatasat aing'orr entasat nabo naata enkopiyia aing'orr empisha.

ore enebo naas naa peyie aiteng'en ajo lazima peeta enkare ekutosha lazima peyie eeta sii olchamba oidim airemo nee eniko sii peyie i tunza kuna kulo keek lenyenak nedotu sii inkaitubulu torrok.

ore eunore ormatunda tenkop ang naa misapuk oleng amu meetay inkariak nemeetay sii imashinini e kisasa oo wenikoni sii teneremishoi ombaa e tenakata tenkop ang neetay sii enkolong sapuk nimi, nimiko kulo matunda peyie ebulu.

ore naaji enidimi ataas naa peyie eremi olchamba teneeku itosha nipaliliay vizuri ena daa nitoki sii aaku peyie, peyie euni ena daa tolchamba sapuk peyie etumi masao kumok oleng.

ore entoki nadamu oleng naa tenadol inkitunguuni naabanji naa ore emurua ang naa neton sii etii siadi teremore oondaiki naijo sii kuna kitunguuni na kishiaa niteruni aas ena baye tenkop ang naa kajo sii naaji tenatum naaji iropiyiani naitasha naiterunyie sii ena siai naiteru sii arem olchamba tenatum siininye enkare nairemisho ermore sidai ena oleng naa kidim sii naaji atipika iropiyiani embene nidim sii naaji aitayu endaa naitosha olosho.

ore entoki nadolita tenewueji naa inkitunguuni naitayioki tolchamba naa enetipat ena oleng amu teniun ena naa imirr ade iropiyiani, imirr ade te town nitum iropiyiani sidain nitoki sii aaku entoki ena e maana tee maisha oltung'ani amu keret sii peyie metum imoyiaritin nemitumia sii indaikin naing'uaa naitobiruaki too mashinini kake endaa naing'uaa olchamba neeku ore ena teninterunyie naaji oltung'ani naa enetipat ena oleng.